Iyiolo inkukuni kuna oshi naamanya atua enkare, iyiolo eneikuni yiolo too kuna kukuni, meyou oltung'ani eng'eno sapuk, iyiolo entoki nayieu oltung'ani ake naa elukunya ake metaa iyiolo aibung'a intokitin asioki tenindip atodua, oltung'ani easita ina siai, neaku ilo ake ning'or oltung'ani oasita ena siai naa tenindip atodua nimbung' sii duo telukunya. Neaku ore tenindip atodua naa ilo iyie nias iyie openy eitu ilo sukuul ashu eitu intumiya iropiani ilo aisumare, entoki ena naa idol ake too inkonyek, nimbung asioki.

Kadolta nanu osambulai nadolta siduo olaisuisui nadolta ormasheri nadolta oekurto nadolta enkonkoni nadolta orkurto sapuk nadolta endenkel nanyori nadolta si duo orkurto lorkulkul olosho oota enkaji ninche ake nkukunik nadolta tenewueji naiyiolo kuna kukunik na inenkare naketii naonyieho ana emdenkel na kidim atooony oltungani ometua neaku ore nkulie tenewueji na keyau moyiaritin kake mijo enda naji endenkel amu ninye entoronok pii aisul.

Ketii iltung'anak ong'uan ene, netii inooshi ajijik naibung'ieki ilotorok. Iyiolo oshi kuna ajijik, kepiki ine metaa kepuonu ilotorok, aamany, ine wueji, naa tenepuo neitayu enaisho enye olotoro, naa iyiolo ajo ore enaisho naa sidai oleng', naa kemelok oleng' naa kemiri sii duo peyie etumi iropiani, naa keitumiyai sii duo ina aishoo oo lotoro naa keitumiyai anaa olchani too kulie moyiaritin pee eishu oltung'ani asioki.

Ketii olkararai sapuk ine wueji, netii oltung'ani ine wueji, naa kegira aitobir oloshi sabuni loji detergent elo tenakata kegira aing'oling'ol ilo sabuni peyie eshula inkemikali muj, naitumiyai aitobirie ele sabuni. Iyiolo amu aton aa sikitoi, kepiki ake tenakata, enkai kemikali lonyori peyie eaku sidai, keitumiyai aitukishore o aitukuyie enkaji, onkilani o nkiyaik muj.

Ketiiirkiek enewueji louno na ketii siduo oltungani enewueji yiolo eleshani na ketii irnyanya lotuunoki neton itu eoku yiolo kulo nyanya na kekumok oleng na tenebulu kenya nemiri neaku faida sapuk oleng yiolo irnyanya kwuni ake tewueji nabo na tenebulu nebulu aa sapukin oleng nemany irkulie nyanya yiolo teniun olchani obo na kitau irnyanya kumok.

Iyiolo ketii olchani oloshi looshi irkeek louni too ilchambai. Keeti sii duo irkeek louno eneweji. Iyiolo le shani na olchani loo nkukuni oshi loonya irkeek louni to lchamba. Kei saidia ele shanj pemitoki ake inanak kukunik apuonu anya lelo keek louno. Amu kinyal ina ntapuka oo lelo keek. Na kiko sii duo pelo oltung'ani hasara too inena daikini natuno ninye tolchamba. Ina peitumia ele.

Iyiolo enee naa ketii oltung'ani lonipita orgunia naa ijo atua eweji naat inkarara kumok enkare natanang'ayioki aa kumok. Iyiolo ena siai naa kisidai amu ekeisaidia pee ilo asotu nena arara nintoki alo aitumia tiatua siatin inonok. Kepuoi ake nepoi atuku kuna arara neeku sidain oleng'. Nitoki apuo aitumia toonkulie tokitin anaa apik eilata amirie kule neeku mitoki oltung'ani atum esiai nagol eloito aiteru biashara enye amu inkararak enyenak eloito aitumia.

Ketii oltung'ani lora ware eneweji naa ketii pig ineweji. Iyiolo keshetaro enkaji ee pig ineweji naa ketii sii duo oltung'ani logira abukoki enkare ineweji egira ele shore lenye likae aituku ineweji. Iyiolo apik pig naa kisidai tee biashara amuu keeta iropiani nena kiri enyenak. Iyiolo entoroni enye naa kii chafu pig oleng'. Kenya intokitin muj na kepir sii duo oleng' naa ina nanu pee manyor eisia ee pig naa kii chafua pookin weji naa mesid